Ũhandi wa mĩtĩ nĩ kĩndũ gĩa bata harĩ mũtũrĩre wa mũndũ tondũ mĩtĩ nĩyo ĩtũmaga nginya rĩera rĩrĩa tũhihagia rĩgakorwo rĩ rĩtheru. Ningĩ nĩ ĩgacĩrithagia marĩa matũrigicĩirie ta njũũĩ na tũkona nginya mbura ĩkiura nĩ ũndũ wa mĩtĩ na gũtũhe rĩera rĩega tondũ mĩtĩ nĩyo ĩcokaga kũmeria rĩera rĩrĩa rĩũru tũrutaga mĩĩrĩ-inĩ itũ na mĩtĩ ĩgatũhe rĩera rĩega. Kwoguo ũhandi wa mĩtĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũtũrĩre-inĩ witũ na matukũ maya kwanja tũraikara, mĩtĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno nĩ ũndũ wa marĩa matũrigicĩirie.

Mambura ma Agĩkũyũ nĩ maingĩ na mekagwo na ĩtũmi citiganĩte, mamwe mamo nĩ gũciarwo na gũtuwo marĩtwa harĩ mwana, gũciarwo nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ Agĩkũyũ. Ũguo nĩ kũga mambura ma mwana gũciarwo, nĩ makoragwo me ma bata biũ. Ĩrua nĩ mambura mangĩ makoragwo marĩ ma bata harĩ rũrĩrĩ rwa agĩkũyũ, irua nĩ kuma rika rĩmwe gũtjiĩ rĩrĩa rĩngĩ. Na nĩ mambura moyagwo na ũritũ mũno tondũ nĩ mũndũ kweherera rika rĩmwe agathiĩ rika rĩngĩ. Rũracio nĩ igongona rĩngĩ rĩa bata harĩ agĩkũyũ tondũ nĩ kuga andũ nĩ manyitana mathiĩ magake mũciĩ. Hĩndĩ ya rũracio nĩ gũkoragwo na nyiĩmbo, njohi na irio cĩa mataha . Gĩkuũ nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kĩeha harĩ mũgĩkũyũ, na nĩ ihinda rĩoyagwo na ũritũ mũno. Mahinda maya nĩ gũkoragwo na macakaya.